Mbeca cia mobairo thikũ ici irahũthĩka mũno, hakuhĩ kĩndũ gĩothe mũndũ arabatara, kuuma kũgũra irio, kũgũra nguo, kũrĩha indo nginya ta nyũmba. O harĩa hothe wathiĩ, hena kũrĩha na thimũ. Mũndũ nginya no arĩhe indo ta thukuru, indo nginya ta kũrĩhĩra kũrĩhĩra ngari, ũguo.

Haha hena mwaki, gĩtingĩ-inĩ gĩkĩ gĩa thitima. Mwaki ũyũ ũronekana tokorwo waumana na waya ici nyingĩ ciĩ haha, tokorwo waya ici ciakorwo cia kũnyitana, na gwakana mwaki.

Nĩgetha ũkorwo ũkĩrĩma, nĩ harabatara ũkorwo na ũmenyo wa mũgũnda wakũ ũrĩa ũhana, tĩĩri wakũ ũrĩa ũrĩ mũgũnda-inĩ, kana nĩ mũnoru na nginya mĩmera ĩrĩa ĩngĩkũra tĩĩri-inĩ ũcio. Arabu, nĩ harabata ũkorwo ũkĩmenya mũmera ũrĩa ũgũkorwo ũkĩhanda, nĩkĩ gĩkoragwo kĩagĩrĩire mũmera ũcio. Arabu, nĩ harabataranĩka ũkorwo ũkĩmenya imera ũrĩa ikoragwo igĩthiĩ, kũringana na tuge ũrĩa mbũra yũraga. Arabu, nĩ harabatarĩka ũkorwo ũkĩmenya njĩra cia kũrĩma irĩa ũkũhũthĩra, nĩgetha ũkorwo wa kwagĩrĩra.

Dŭka ici nene nĩirĩ bata mŭno nĩtondŭ mŭndŭ tŭge athi kŭgŭra indo ciake nĩekŭhota kŭgŭra kĩndŭ kĩrĩa gĩothe arabatarania ndŭkainĩ ĩno ĩmwe atagŭtida agĩthiĩ ndŭkainĩ ici ingĩ alabŭ ŭndŭ ŭngĩ no ŭkore bei ya indo ici nĩ nini gŭkĩringithania na ndŭka ici ingĩ ŭgakorwo ŭkĩhŭthĩra mbeca nini ŭndŭ ŭngĩ no ŭkorw atĩ nĩŭrakorwo ŭkĩnyihia mathaa marĩa ŭratŭmĩra kŭgŭra indo nĩtondŭ dŭgŭtida ŭgĩthiathiaga ndŭkainĩ ici ingĩ. ŭndŭ ŭngĩ nĩ atĩ ndŭka ici nĩcikoragwo ciandĩmĩte andŭ na ŭgŭo nĩ wega.

Haha hena gĩkundi kĩa atumia maikarĩte thĩ, maraonekana ta maratarĩrio kĩndu nĩ mũtumia ũyũ ũrũgamĩte. Tokorwo kwĩna Kĩndu marabundithio kana kwonererio nĩ mũtumia ũyũ.

Gĩthurano nĩkĩrĩĩ bata mũno, harĩ bũrũri-inĩ, nĩ tondũ nĩkĩheaga andũ hinya wa gwĩthurĩra atongoria arĩa marenda, mamarũgamĩrĩre harĩ thirikari-ĩnĩ. Ũndũ angĩ nĩ atĩ, gĩthurano nĩkĩrehaga thayũ nĩ tondũ andũ matirahinyĩrĩrio na gũcagũrĩrũo tu ta atongoria arĩa mataramenda.

Rita rĩa mbere ndahandire mũtĩ, ndarĩ gwa cũcũ. Twahandaga mũbariti. Gũka niwe warũtĩĩte mũbariti ũcio gwa cibũ. Ũndũ wa mbere twekire, twambire tũkĩenja irima rĩa kũhanda mũtĩ ũcio. Tũgicoka tũkĩruta iratathi rĩrĩa rĩkoragwo rĩohete mĩri ya mũtĩ ũcio. Tũgicoka tũkĩũhanda na tũgĩthika irima rĩu. Tũgĩcoka tũgĩitĩrĩrĩa maaĩ igurũ. Thiku iria ciarũmĩrĩire, no nginya tũngĩaitĩrĩirie mũtĩ ũcio maaĩ nĩ getha ndũkome. Rĩrĩa thiaga gwa cũcũ, ndona mũtĩ ũcio nĩngenaga mũno nĩ tondũ ta tha ici nĩ mũkũrũ mũno.

Mũndũ no aige mbeca ciake, irĩ ta mĩthemba mĩingĩ. Wa mbere, mũndũ no aige mbeca ciake ita maciringi na manoti. Wa kerĩ, mũndũ no aige mbeca ciake thimũ-inĩ. Wa gatatũ, mũndũ no aige mbeca ciake bengi-inĩ.